Jii mapuro e bombe ohero tiyo gi pii e pur nikech pur mar pii kaw thuolo mathis moloyo pur mirito to koth chwe, pur mirito ka koth chwe kaw thuolo malach kendo miyo koro e boma kuchocho onge kuma inyalo yude thuolo malach minyalo timgo pur aina mar rito koth

Gengo kute mag cham en tiyo gi yedhe ma opogore opogore mar gengo kudni kata tuo manyalo bedo ni ogoyo cham, basto gengo gi no konyo cham e dongo miyo gidongo ka giler kendo onge tuo ma omonjogi miyo koro cham golo duoko makare kata wanyalo wacho ni yuto maber bang gengo kute manyalo monjogi, manyalo ketho, manyalo monogi dongo makare

cham ma ahero ahinya en bando. Bando ipidho kati kitiyo gi tong' gi kweru. To kapok ichopo kar pitho, ikwong' iiko puodho kitiyo gi dhok katinyalo tiyo gi . Kiseiko puodho tinya tiyo gi tol mondo iket bando odong e line .Kitiyo gi kweru, idhi kunyo bugo to e bugo ka bugo ka bugo idhi kete bando ariyo to bugni gi dhi were gi lach mar centimetre pra dek. Koro iketo bando ariyo ariyo kata bando adek adek kendo ike iumo matis tikete fertilizer matis to basto iumo gi lowo e wiye.

Thothne watiyo gi yore pur manyachon, pur gi dhiang, doyo gi lwedo ,doyo gi kweru mago e thoth yore ma watiyo go e doyo nikech gin, gin mantie ma ng'ato nyalo yudo e yorno mayot ingeni yore manyasani bech gi samoro ng'ato ok nyal chope koro emomiyo watiyo gi yore manyachon e yor pur koni.

Aah kiyiero kodhi to nyaka be ingi aluora mari, kaluore gi joma komo buti nyaka ingi ane ni mae en kodhi moro ma kata ka apidho to cham ngato manitiere bathe kanyo okdhi loko kit kodhi mipidhono kendo kodhi miyiero no iyiere kingeyo ni en kodhi madhi goloni cham mangeny kendo cham mabup. Kata kidwa yiero kit jamni midwa bedo go, iyiero jamni kalore ni inyalo ritogi tobende gima gidhi keloni bange en gimoro maber makata in kaka japur idhi neno anena ni adier jamni mane ayiero tone okonya kama

Oh kaka japur, achano mar puro katiyo kakomo gi kodhi mang'iewo e agrovet, atemo bende kamago bende nyalo golona duoko makare mopogore gi kodhi ma nyaluo, tobende atemo mondo mi apur katiyo gi yore manyasani mondo mi abed giyot eyor pur kendo ayud ohala e pur mapuroni.

Kodhi matije tek en koth bel, koth kal nikech magi kodhi ma winy ohero nikech sama ikome to ibedo ga ka irite kata imanyo yoo moro minyalo umo go chumbe mondo mii winy kik keth chamno mondo mi iyud yuto. Rito kodhi aina gi kosekom tek bende thuth oherogi koseridhgi. Jamni be machendo gin kaka rombo, anguro mamako bende dwaro rit mamalo

Sama japur osiko kawilo kodhi mopidho e puodho kata cham mopidho e puodho, idhi yudo ni japur dhi fwenyo ni en cham mane matimo maber e puothe, cham manade, onyalo bedo ni en bando, oganda, njugu bel ,kal koro japur dhi fwenyo ni en cham mane matimo maber e puothe mamiyo cham, matimo maberni emodhibedo ka koro opidho, opidho owile gi mamoko ka kendo en ,cham matimo maberni emopidhe mang'eny madhi miyo oyudo ahala maduong' kopogore gi cham mamoko mopidho ka. Koro wilo cham e puodhoni dhimiyo japur bedo gi ng'eyo ni cham mane matimo matimo maber e puothe mamiyo obedo gi ng'eyo ni oyudo ohala koa e kuom cham mane.

Pek ma japur ma ya Kisumu yudo gin kaka : bedo gi pii mang'eny kaka gwenge machalo Ahero . Koth chwe mang'eny , koth maa jii oo mana dongo mar cham kaka mchele . mchele timo maber ahinya a gwengego nikech koth mang'eny ma lowo otimo pii kendo otimo chwodho mang'eny . .Cham machalo kaka bando gi oganda ok tim maber e gwengo nikech pii ohewo gii, pii ohewo gi ma ok ginyal dongo makare.

Kaluwore gi pacha, kinde maber mar limo Kisumu. En dwe mar aboro, ndalo ma chieng' nitiere, iluonge ni summer gi dho kisungu. Koro dwe mar aboroni, ema ber kilime Kisumu, ma inyalo dhi kata e dho nam, mondo inee kaka apaka timore inee kaka dho nam ber. Iwinje liet manie e dho nam, kininde kuoyo man e dho nam go. Koro dwe mar aboro kanyo ema ber kilime Kisumu

Kaliet itho ahinya e dala unyalo pitho yiende mange'ny mondo okele yama, manyalo ucho maduoko okang' mar lietno piny koro pitho yiende ma opogore opogore broduoko liet bende inyalo yawo dirisni mag Ute gi thoudi mondo yamo ufuathre

Gikma itiyo godo e gedo e gwengwa gin kaka mabati, fito, loo gi tonde kata eeh tonde. Koro jomatiyo e tok saa inyalo jiwgi mondo gitii chon

Gima bire pacha ka nono tijni en ni nyalo bedo ni nitiere nyathi moro maa e tin kadonjo e bedo ng'awa ng'ongo ma itero e nyangu .Mano ema nya biro e pacha.

Kokalo kuom chife mag gweng jotelo ma opogore opogore kelo kony moa e sirkal kata kuom joma opogore opogore mochiwore mar chiwo kony. Chife tiyo gi assistant chief kod jodong gweng mag nyumba kumi mondo mi ochiw kony ne jogweng